Ore tolosho le Kenya arashu toolmareita kumok, neatai ilchambai aa olchamba lolmarei arashu olchamba loltung'ani makewan teneta oltung'ani olchamba nenare neata impala olchamba lenye nautu ajo olenye ilo chamba. Ore kuna pala naa keiji title deed te enkutuk oolashumba.

Ore esiai olchambai naa kenare neatae saveyas, ore saveyas naa iltunganak oshi oipim, neworr ilchambai, ore peeipimi olchamba le ltungani, nelikini esiana eilo ilchamba lenye naa kenare neishori oltungani entoki najii parcel namber, ore parcel number naa nambai nautu ajo lino ilo ilshamba, neutu sii esiana eilo ilshamba lino aa eaki. Kenare naa ore ana parcel number naa ninye eitumiyai aitobiru taito diid olchamba lino.

Ore anaa pee eyauni teknolojia enkop, netelelekia esiai aa kore imbaa kumok e teknolojia naa keidim oltung'ani ataasa imbaa enyena, arashu ninye esiai te ewueji netii, ataa too nkaulele. Ore tolosho le Kenya naa keidim oltung'ani aingoru arashu aiaplaya anaa enkipande passport o kulie pala ake tipat e serkali, naayieu oltung'ani eimu enkoitoi e eCitizen nindim sii atalaa iropiani nayieuni eimu ake ina oitoi. Ore ena oitoi neitelelekia esiai tolosho le Kenya, amu mee lazima pee elo oltung'ani Huduma center arashu duo inkulie wuetin ake aing'oru impala e tipat.

Ore olameyu naa keitanyamal ilaramatak kumok amu, ore pee elotu olameyu naa keishuunye inkujit neidaaya sii iswaam enye. Ore ilaramatak ooata ilchambai kutitik, naa keimaa ingolikinot kumok teramatare amu, ore pee eyou oltung'ani neor olchamba lenye aitobiru ilookeri peeyie etum inkishu adaare, na ketum ing'olikinot amu ore tolchamba kiti naa kegol ena siai naa naa kelelek eata olaramatani inkishu kumok, ore ena baye baa kenare neyolou olaramatani ajo ore eata olchamba kiti nenare neata inkutik kishu, pee etumoki ataramata te esidano.

Ore osotua olning'o naa entoki e tipat tiatua olosho. Tenening'okino iltung'ana embae naje, naa enetipat amu, keibok olning'o olarabal tiatua olosho. Tenetii intokitin nagirai iltung'ana tiatua olosho aang'ar naa enetipat pee ening'okino eneiko peing'uari inatoki te esidano. Enetipat sii ening'okinoi eneikuni pee etum pooki tung'ani erubata narisio wenolikai tung'ani pee meitorogonyaki ilkulie tung'ana.

Ore biashara naa entoki e tipat amu, keilepunye uchumi olosho, naa enkoitoi sii natumie iltung'ana iropiani nainyang'unye intokitin napaashipaasha te maisha. Ore iltung'ana oasita biashara ooldukai, naa enetipat teneyiolou esiana o ntokitin namir tolapa, arashu ninye te erishata naje, pee etumoki aayau inkuti tokitin arashu stock te enkutuk o lashumba naidim atimira te erishata naje, netum iropiani, arashu netum faida eitu etum hasara.

Ore olarabal arashu enchankar na entoki suuji amu keitanyamal iltung'ana neitanyamal sii iloshon naapaashipaasha tonkoitoi naapaashipasha. Ore teseuseu nalulung'a arashu ninye toonkwapi olkila orok, naa keasi oshi biashara onkwapi e boo. Ore inkulie tokitin naa keyauni toonkwapi e boo aa kelo nemetii entoki atua olosho naa entoki e tipat naa kenare neyauni. Ore pee eara iltung'ana arashu ore pee etii olarabal, arashu enchankar tenkarake kuna tokitin naa keitanyamalisho amu meitokini ayau nena tokitin naa keinyal ena uchumi olosho nelelek sii eitadoyio ashu eilepie ninye gharama e maisha.

Ore teknolojia neyawua intokitin kumok sidain neyawua sii entoroni toonkulie tokitin. Ore toonkolong'i naatulusoitie, naa ketum apa iltung'ana taarifa arashu inkulie tokitin pooki nawoita dukuya tolosho eimu impala etipa a ingazetini arashu ninye imbukui. Ore anaa nelotu teknolojia neinyale ena siai amu ore iltung'ana kumok naa keidim ainoto taarifa eimu isimui enye arashu ninye intivini nemeitokini ainyang ingazetini.

Ore erikore naa entoki etipat amu ore pee etum iltung'ana ilarikok supati naa keasaki ilarikok iltung'ana maendeleo naake eret sii iltung'ana toombaa kumok. Ore isiasani naa iltung'ana arashu ore pee egelunu iltung'ana ilarikok lenye naa kewuo kulo arikok aiwakilisha ninche too lubot naapashipaasha arashu ninye too ntokitin naapaashipaasha e serkali nemeidim iltung'ana pookin ashom. Ore pee egeluni olbungei, naa kelo atua bunge olosho pee elo aiwakilisha iltung'ana lenyena too ntokitin e serkali. Enetipat tenegelluni ilarikok sidain oidim ataret olosho neidim sii atanapa olola lolosho toonkolong'i naata olosho lenye enyamali arashu ingolikinot.

Ore inkajijik napaashipaasha arashu eltungana opashipasha te losho le Kenya arashu ninye te seuseu nalulunga, neeta olkishopo lente. Ore ilmaasai naa yeloti oleng te seuseu nalulunga tengaraki enkishopo olkarash tenebo osaen. Ore ilchumari naa keyioloi ninche amuu, keisho ingilani naadoro, naa keishop sii arashu keitoip ilukuny enye too nkitambaani aselenken tenebo o irrandilen naas inia. Ore illoshon kumok naa keata incheriani napashpaasha naipirta engilani arashu olkishopo loltungana lenyena.

Ore iltung'anak kumok neata imoyiaritin kumok napaashipaasha nemeata embaata, ore kulie moyiaritin naa kenare neinos oltung'ani olchani pooki olong' pee etumoki atobiko ashu pee etumoki aitadoiyo ina moyian tosesen lenye. Ore oltung'ani oata biitia naa kenare neijoo olchani poooki olong' pee etumoki aitadoiyo emoyian e biitia tosesen lenye, ore pee elo metaa eitu eijoo oltung'ani olchani arashu ninye tenelo neid oltung'ani naa kelelek eitanyamal ina moyian oltung'ani too nena olong'i neitu enya olchani. Enetipat teneaku iltung'ana makini too imbaa naijo kuna pee etumoki atorip afya enye nebik tenakop aing'uraa inkera arashu intokitin enye.

Ore imoyiaritin kumok na kitanyamal oltungani na kelek eya enamoyian oltungani tenitu esiekini abak keetae sii nkoitoi napashipasha naidimi aibokie imoyiaritin napashipasha pemeibung oltungani arashu niny pemelo nitanyamal ltunganak ore emoyian oltikana na kidimi aibooyo to nkoitoi napashipasha anaa tenitumia ltunganak neeti tenkewarie pe iboori umbu pemenya ltunganak kidimi si aibooyo enamoyian tenedungi entim ashu orkujita omanita enkaji naidim umbu atamanya nitanyamal ltunganak, enetipat teneseiekini abak enamoyian amu kelelek itanyamal biotisho oltungani na kelek si eya oltungani ashu ninye ee oltungani tenitu esekini abak

Ore ildakitarini kumok, naa kenare neata iltauja ashu kenare ninye neyiolou pee eirorie iltung'ana pee melo ake neirorie iltung'anak ake ainyalaki, neitagor, tenelo netumi eata emoyian. Ore inkulie moyiaritin nemeata baata, naa kenare nerip iltung'ana aate pee mewuo ake netum kuna moyiaritin, amu neitanyamal ninche te erishata naado. Ore tenelo netumi oltung'ani eata e biitia, naa kenare neirorieki te esidai, nenare sii nelikini inkoitoi sidai arashu neishori ninye olchani peyie elo aijoo, pee etumoki atobiko toonkolong'i kumok alang' neton pee elusoo enkaraki emoyian.

Ore opa tolari loo nkalusini are o tikitam, neewuo opa emoyian torino naitanyamala seuseu nalulung'a, neya iltung'ana kumok, neitanyamal sii imbaa kumok e uchumi, tooloshon pookin le eseuseu nalulung'a. Kenare neatai inkoitoi naiboori imoyiaritin tenelo nepuku emoyian naitanyamal eseuseu nalulung'a. Kenare sii neigoru ildakitarini eneiko pee eiboori imoyiaritin napaashapasha naapuo ninye neitanyamal iltung'ana arashu ninye neitanyal iloshon lapaashipaasha.

Ore pegelari oltungani ashu ormarei nepuo amany olduka na kelelek itanyamal enabae ltunganak oleng amu ore ltunganak kumok omanya ntauni na kelo ltunganak eningua arashu nye erikno eningua arashu erikino orkuaka loltunganak omanya ntauni nemesidain enetipat enibung oltungani orkuak lenye nesujaa aata tenelo nemany ntauni arashu tenelo nelam aang.

Ore pooki tung'ani oyieu neyiolou ereware oong'arin naa enetipat tenelo aisumare ina siai aa keatai isukulini ereware oo ng'arin naa ore pee elo oltung'ani ena sukuul naa eitamoki eneikuni pee erewi ingarin napaashipaasha, naa keishori sii oltung'ani impala e driving license te enkutuk oo lashumba aa kore kuna pala naa impala naitodolu ele tung'ani ajo keyiolo ele tung'ani aterewa engari naa keidim sii atusujaai incheriani napaashipaasha olbaribara pee melo ake neyau olbuket tolbaribara anaa ninye neitanyamal ilkulie derefani.

Ore tolosho le Kenya neetai iwuejit naapaashipaasha nayau iloibor arashu ninye nayau iltung'anak oing'ua ilubot napaashipaasha olosho le Kenya arashu ninye eseuseu nalulung'a pee eponu aing'or ing'uesin. Ore olale loo ng'uesin le Masai Mara neeta ing'uesin naapashipaasha enaa iltomia, ilowuarak, ileitikoshi, olaado kiragat, olmara, irkono oo ng'ueny napaashipaasha imauin natii atua ilo ale le Masai mara. Keetai sii inkulie aleta enaa olale loo ng'uesin le Amboseli, olale le Nairobi National Park oo nkulie laleta nayau ilashumba pee eponu aing'or nilepunye ena baye uchumi olosho naa enkoitoi sii naitishipie iltung'anak ate.

Ore lokakuyia ono kookoo neata apa nkatitin napashipasha naipirta ntokitin napashipasha sna niapa kuna tarashu ninye petii kuna tokitin enkopore irmada nalimuni eniko arashu eniko apa rmassai petum nkishu arashu ninye peetum lchambai sapukini ore sii irkulie tunganak meeta sinche nkaatitin naass napashipasha onkaiti enhe arrashu enikuna peponu nkulie tokitin natii atua loloshon peponu enkop.

Ore opa kira inkera arashu ninye kira kutitik, neatai opa inkaatin napaashipaasha naalikini inkera, naipirta inkwapi napaashipaasha, tolosho le Kenya ashu te eseuseu nalulung'a. Ore enkop e Nairobi naa enkop yioloti oleng' toolmaasai anaa "enkare nairobi". Kelimuni opa nchere ore Nairobi, naa enkop opaa olmaasai namanya opa ilmaasai ewuen eitu epuonu iloibor atua olosho le Kenya. Ore opa pee ewuonu iloiboor atua olosho le Kenya neidurieki ilmaasai te Nairobi aaya inkuli inkwapi napaashipaasha aa iwuetin saai naamanya ilmaasai pee etumoki ilooibor atamany enkanasa e Nairobi.

Ore iloshon napaashipaasha naa keata ilkwaaki napaashipaasha, naitishipisho, naa keyau kulo kuaki iloibor arashu ninye ilashumba atua kulo oshon. Ore ninye tiatua olosho le Kenya, naa keata ilmaasai ilkwaaki lenye sidai onyor ilashumba. Kenyor ilashumba imasaa olmaasai, anaa isaen, tenebo ilkarash. Kenyor sii ilashumba aetu pee eing'or inkajijik oo manyatt oshi naamanya ilmaasai. Ore kuna baa naa inetipat amu, keilepunye uchumi olosho, naa enkoitoi sii ena natumie iltung'ana iropiani aa tenelo nemiraki kulo tung'ana ilashummba imasaa enye, anaa matejo isaen arashu ilkarash, naa ketum kulo . Kenyor ilashumba ilkwaaki looltung'ana lolkila orok amu keata kulo tung'ana ilkwaaki napaashipaasha, naitishipisho naa ina pee epuonu ilashumba aing'or.

Ore ilbarnot kumok anaa elelero naa kelo neas imbaa suujin ashu imbaa nemee inetipata tenkaraki arashu ninye, nelo netoni iltung'ana meata esiai aa idleness te enkutuk oolashumba naa keitanyamal indamunot oltung'ani neisho oltung'ani metaasa imbaa kumok, nemeesidain. Enetipat teneing'urakini ilmuran anaa elelero esiaitin naidim ataas aa ninye esiai oonkaik enye arashu ninye inkulie siaitin pee meitoki atoni pee eitanyal ninche indamunot. Ore pee easisho kulo barnot nemeitoki aas imbaa suujin naitanyamal iltung'ana naa inkoitoi kuna naaretieki ilbarnot aate pee etum iropiani.

Ore inkampunini kumok naa kelo neas inchereeni ashu ninye imashoi napaashipaasha pee etumoki aishoo arashu atushukoki ilkastomani lenye enashe, toontokin nataasa arashu ninye toonkoitoi nainyang'utua intokitin enye. Ene tipat ena baye amu, enkoitoi nailepunye arashu ninye nayau ilkastomani kumok peyie ninye einyang' intokin enkapuni naje.

Ore inkampunini kumok naa keata inkoitoi napaashipasha naing'orunye ilkastomani. Keatai inkampunini naapuo aamir intokitin eenye, te ebei nalelek peyie etumoki ainoto lkastomani. keatai sii inkapunini naitobir imashoi pee etumoki ainotito ilkastomani ashu ninye pee etumoki airorie iltung'anak peyie etumoki ainyang'a intokitin enye. Enetipat teneing'oru inkampunini napaashipaasha inkoitoi aingorunye ilkastomani oinyang' intokitin enye, amau kelo neatai inkapunini kumok naitayu entoki nabo naa matejo esukari, arshu ninye osabuni, naa enetipat teneing'oru enkapuni enkoitoi naidim aishoo iltung'ana meinyang'u ina toki inaa ampuni alang ina toki tenkai ampuni.

Ore enkisiligata naa entoki e tipat amu, keilepunye enyorata naa keilepunye sii inkoitoi naidim oltung'ani arrashu enkampuni ainoto ilkastomani, ore tenelo neirorie oltung'ani ilkastomani lenyena te enkoitoi sidai naa keidim ena ayau ilkastomani kumok.

Ore intokitin kumok te eseuseu nalulung'a naa keata inkaatini napaashipaasha nalimu opa noo kokoo tenebo olookakuyiaa eneikuna kuna tokitin opa pee epuonu enkop.

Ore iloshon opaashipaasha, naa keata ilkwaaki loopashipaasha, arashu ninye intokitin olkuak, naa keasi opa arashu dii ninye neton easitai ompaka tena rishata amu olkuaak le tipat.

Ore iltung'ana kumok naa keisilig ajo, ore iltung'ana otuata, ashu ninye noo kakuyiaa lang' opa, naa eton opa eata inkoitoi ashu eneiko pee eret iltung'ana lenye pee etumoki aifaulu tiatua maisha. Ore tiatua iloshon kumok naakelo ninye neishori inkera ashu kulie tokitin inkarn olookakuyiaa peyie etumokini aishoo enab kerai metubulu, neyiolou arashu ninye neaku anaa kakuyiaa enye arashu ninye kokoo enye.

Ore inkampunini kumok, arashu ilbiasharani kumok, naa keata inkoitoi napaashipaasha, naitumiya pee etumoki atimir intokitin enye arashu ninye, pee etumoki anotito ilbiasharani kumok.

Ore tooloshon kumok lolkila orok, arashu ninye tooloshon kumok, arashu too nkajijik kumok tiatua olosho le Kenya, naa keata iltung'anak ilkwaaki oopashipaasha, aa ilkwaaki naa letipat, naanare pee esuj iltung'ana, neatai sii ilkwaaki lemee iletipat lemenare nesuj iltung'anak. Enetipat teneibung' iltung'ana ilkwaaki lenye, amu enetipat pee einepu inkera enye ashu, ninye pee einepu inkera ainei too nkolong'i naapuonu.